Andũ a kambuni arĩa makoragũo ho nĩgetha monie arĩa mokĩte gwetha motungata kambuni-inĩ ĩyo makoragũo na bata wa atĩ. nĩ mateithagia mũndũ rĩrĩa arenda kũmenya motungata maraheanwo kambuni-inĩ ĩyo. Na ona rĩrĩa mũndũ atukanĩirũo atakũmenya nĩkĩĩ maũndũ mau maroiga, nĩ mamũtaũkagĩra makamũeretha wega ũrĩa mũndũ angĩnyita na njĩra nguhĩ. Arabu nĩ mateithagia mũndũ rĩrĩa arenda gũtaarũo no ũndũ ũrĩa ũrĩ mwega makĩria kũrĩ mũndũ ũcio haca. Andũ aya nĩ makoragũo a bata mũno tondũ nĩ mateithagĩrĩria arĩa mokĩte gwetha ũteithio kambuni-inĩ.

Ĩno nĩ ceceni ĩmwe ya redio ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtangatha mohoro kana ndereti iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ kana igakorwo ikĩrehe ageni ceceni-inĩ yao nĩguo mahote gũkorwo makĩrehera andũ indo iria cikũmakenia. Na ingiuga mũthenya ũyũ, nĩmetĩte ageni atatũ arĩa nĩ atumia atatũ, arĩa mangĩkorwo mokĩte kũarĩrĩria ndereti iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ kana iria irakonania na andũ mũno mahinda-inĩ maya. Na mena ibuku rĩrĩa marathoma kĩrĩa makũharĩrĩirie mũthenya ũcio, koguo no njuge atĩ kĩbindi gĩkĩ mũno mũno nĩ kĩa ciũria na anja tondũ nĩ ndĩrona mũtumia ũmwe nĩ we thaici ũraria, aya angĩ nĩ gũthikĩrĩria marathikĩrĩria magĩeterera gũcokia ciũria kana kuongerera ũndũ menaguo.

No nginya ũkorwo ũthiĩte cukuru na ũgakorwo wĩna gĩthomo no ũkorwo ũmenyete ũrĩa ũngĩhota gũtũmĩra macini ĩno nĩguo ũhote kũmĩkithia maũndũ marĩa macini ĩyo yagĩrĩirwo gwĩka, no nginya ũkorwo na gĩthomo kĩa igũrũ mũno nĩguo ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra na macini ĩno.

Ũyũ nonginya ũkorwo nĩ mũcemanio. Na ingiuga nĩ mũcemanio wa aruti a wĩra a kambuni, tondũ nĩ ndĩrona macurĩtie marĩtwa mao ngingo-inĩ, na ũndũ ũyũ ndĩwona kaingĩ kambuni-inĩ, rĩrĩa aruti a wĩra macuragia marĩtwa mao ngingo-inĩ nĩgetha mahote kũmenyekana, oho nĩ makoragwo mandĩkĩirwo wĩra ũrĩa mararuta. Na ingiuga mokĩte gũtarwo ũrĩa tarĩngĩ mangĩongerera bainda mbiacara-inĩ yao, kana kũĩrwo maũndũ marĩa matakoretwo magĩka wega, kana marĩa makoretwo magĩka wega, kana makorwo nĩ mareheirwo mũgeni wa kũmarĩrĩa na kũmera ũrĩa mangĩkorwo magĩthiĩ mbere na mbiacara njenga. Oho nĩ ndĩrona mũcemanio-inĩ ũyũ, hena aithĩramu aingĩ ũngĩringithania na aya angĩ a ndini ici ingĩ, no othe nĩ matukanĩte.

Wa mbere ingiuga ũndũ ũyũ no ndũtire mũndũ wĩ na ngari na mũndũ wĩ na thimũ tondũ ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ andũ arĩa maratũmĩra barabara ya nene ya express way, ĩrĩa ĩtũmĩragwo nĩ andũ arĩmeha haraka ya gũkĩnya kũrĩa marathiĩ kana andũ arĩa matarenda gũkorana na njamu barabara-inĩ ici ingĩ citatũmĩrwo nĩ ngari ici ingĩ. Nĩguo ũtũmĩre barabara ĩyo nĩĩrĩhagĩrwo na nĩguo ũrĩhĩre barabara ĩ yo nĩũkoragwo ũhingũrĩte akaunti yaku na nĩguo ũhote gũthura maũndũ marĩa ũrendeta no nginya uthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhĩhĩnye star inyanya ĩmwe kanda hash ũcoke ũthiĩ nĩ ũkuona maũndũ marĩa ũngĩthura. No ũthiĩ ũrore akaũnti yaku itigĩtie mbeca cigana, kana wongerere mbeca akaunti-inĩ yaku kana o norore points ciaku ciagũtũmĩra bara ĩ yo ya Express way. Oho no ũrore marĩhi marĩa ũkoretwo ũkĩrĩha maita marĩa mothe ũtũmĩrĩte bara ĩyo ya express way.

Intaneti nĩ njega na nĩ ĩthiĩte nambere na kũhũthia mũtũrĩre ũrĩa mahinda marathi nambere magĩthiaga. Na no ũrĩa tũĩ, o ũndũ ũrĩa mwega ndwagaga mwena waguo mũru koguo intaneti-ini ona kuo nĩ ũkoraga ekinaĩ arĩa makũingĩra kompiuta-inĩ yaku, mamĩthũkie na magakorwo atĩ nĩ magũthiĩ na mamenye password ciaku, macoke matũmĩre password icio ciaku, mambi kũruta, mambi kũruta mohoro maku marĩa ũrahithĩte na oho no mahote kũruta mbia ciaku iria ũigĩte either thimũ-inĩ yaku kana kompiuta-inĩ yaku. Na nĩtũronio wĩkinaĩ ũyũ nĩ ũrathi na mbere ũkĩongererekaga o ũrĩa kahinda karathi nambere gagĩthiaga. Haha nĩ tũrerwo mũndũ akorwo akĩmenya atĩ no ũkorane na ekinaĩ aya rĩrĩa ũratũmĩra intaneti yaku.

Rĩrĩa ndona ũũ meciria makwa mathiaga ĩmwe kwa ĩmwe nginya ceceni-inĩ ya Citizen ĩrĩa ni ceceni ĩmwe ya TV gũkũ bũrũri-inĩ witũ. Na mũno makĩria haha nĩndĩrona ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Jeff Koinange ũrĩa ũrehaga mohoro make ma ĩmwe kwa ĩmwe. Ũũ nĩ kuuga atĩ mohoro make amathomaga hau hau mahinda-inĩ mau marĩa e hau agĩtangatha mohoro mau. Nĩ nyendete kĩbĩndi kĩa Jeff Koinange mũno tondũ nĩ akoragũo mũndũ wa raha mũno, nĩ athekagia andũ, ona ũrĩa athomaga mohoro make nĩ ũkoragũo ũgĩthiĩ na mbere na kũmanyita wega na ũgakorũo ũkĩigua wega. Nĩ aragia gĩthũngũ kĩega kwoguo niĩ ingiuga nĩ angenagia mũno. Na oho nĩ atũrehagĩra ageni arĩa mokaga kwarĩrĩria ndereti irĩa irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wiki-inĩ ĩyo kana ona mweri-inĩ ũcio. Kwoguo ingiuga kĩbindi kĩa Jeff Koinange nĩ kĩngenagia mũno.

Nĩguo ũhote gũkorwo na mbiacara bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kana wĩ mũikari wa bũrũri wa Kenya kana mũikari wa bũrũri ũngĩ, nĩ kũrĩ makinya marĩa wagĩrĩirwo gũbuata nĩguo wambe ũhote kũandĩkithia mbiacara ĩyo yaku bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Wambere no nginya ũkorwo na thimũ ĩrĩa ũgũthiĩ ũingĩre intaneti-inĩ, ũthiĩ ũhingũre E-citizen na ũhingũre akaũnti yaku ya E-citizen na waingĩra E-citizen, ũgathiĩ ũgetha hau motungata ma mbiacara ũgathiĩ ũkauga ũrenda kũĩandĩkithia mbiacara yaku. Weandĩkithia mbiacara yaku, nĩũkũrio ũhoro wa mbiacara yaku, mbiacara yaku ũramĩta atĩa, nĩ mbiacara yakĩ, nũ ũrarũgamĩrĩra mbiacara ĩyo na nĩkĩĩ ĩreka, marĩhi ma mbiacara ĩyo. Ũgacoka weĩandĩkithia, warĩkia kũĩandĩkithia mbiacara yaku nĩ ũgũcoka ũheane marũa marĩa maronania atĩ mbiacara ĩyo nĩ yaku. Warĩkia kũheana marũa mau ũgacoka ũkaneana maũndũ maya mothe mathiĩ marorwo, na marorwo monekana atĩ nĩ ma ma, nĩ ũheagwo marũa ma kuonania atĩ nĩwaheo wĩra ũcio na atĩ no ũkorwo na mbiacara ĩyo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya.

Mũndũ ũyũ aroywo mbica ya ũthiũ wake. No ĩkorwo nĩ mbica ya gũthiĩ kũĩandĩkithia kuoya kĩbandĩ kĩa thirikari ya Kenya kana agĩkorwo nĩ aatete gĩbandĩ gĩake nĩkĩo arenda gũthiĩ eyandĩkithi kĩngĩ kĩerũ kana oho, agĩkorwo areĩandĩkithia kuoya gĩbandĩ kĩa gũtwarithia ngari, kana akorwo arenda kũĩandĩkithia kuoya passport. Maũndũ maya mothe nĩ mabataragia mbica ĩno yaku ya ũthiũ, ũthiũ tu, ti mbica ya mwĩrĩ mũgima nĩ mbica ya ũthiũ tu.

Ciana gũkorwo igĩbundithio ũhoro wa intaneti nĩ kũrĩ bata mũingĩ mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ o ũrĩa tũrathi nambere tũgĩkũraga, noguo intaneti ĩrathi nambere ĩkĩoyaga rũri rwa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Ũũ nĩ kuga atĩ intaneti nĩ ĩrathiĩ ĩgĩkoragwo ya bata mũno, nĩyo ĩrakorwo ĩgĩka maũndũ moothe thikũ ici, yani no wĩke kĩndũ gĩothe kũhĩtũkĩra thimũ yaku. Koguo gũbundithia ciana citũ kũhĩtũkĩra intaneti nĩ kwega tondũ nĩ kũramabundithia ũrĩa maũndũ marathi magĩcenjagia na magakorwo magĩkorwo na gĩthomo kĩu gĩa gũtũmĩra intaneti. Ona gũtũmĩra tablet ici cia thirikari nĩ kwega mũno tondũ nĩ iramahe gĩthomo.

Kwendia thoko-inĩ nĩ kwega, oho nĩ kũrĩ na maũru maguo. Ke nyambie na ũrĩa gwĩ kwega. Nĩ kwega tondũ nĩ gũteithagia atumia aya kuona irio kana kuona mbeca iria cigũthi na mbere na gũikaria bamĩrĩ yake, akahota kũhe bamĩrĩ yake irio na kũrĩha marĩhi make ma omũthenya. Na oho nĩ thoko nĩ iteithagia andũ rĩrĩa marenda gũthi kũgũra indo ta nyanya, itũngũrũ, onakorwo nĩ mbembe, nyeni, mboga, indo ta icio. Maũru ma gũkorwo na thoko teno nĩ ũndũ no ũkorwo na atĩ kwĩna kanjũ maroka kũmanyita, tondũ atumia aya nĩndĩrona matirĩ na thoko ciao, marĩte indo ciao thĩ, koguo kanjũ no oke kahinda o gothe na oke ameherie hau agĩthũkangagia indo ciao na mathiĩ hathara nene mũno wa indo ici ciao iria maragũrĩte na mbia ciao.

Kahindainĩ ka ithurano cia mũnene wa bũrũri cia mwakainĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ, intaneti nĩyoire itema inene tondũ mũnene wa bũrũri nĩakoragwo agĩka ũteti kũhĩtũkĩra intaneti kaũndũ auga nĩkarehagwo intanetinĩ na ũguo andũ magakorwo makĩmenya kaũndũ araugire kana agakorwo agĩtwĩraa maũndũ kũhĩtũkĩra thimũ ici citũ ona mohoro makarehwo thimũinĩ kana ona kompyutainĩ kana tiviinĩ ũgakorwo ũkĩona maũndũ marĩa arathii na mbere na gũteta kũu thimũinĩ na hau andũ magakorwo magĩcokanĩrĩra makerana mũndũ ũrĩa megũkorwo magĩcagũra.

Haha hena ceki ya ciringi mirioni mĩrongo ĩrĩ na ithano iria ihetwo kũrĩ andũ arĩa mathiaga kũingithania mũno mũno makoragwo ciana cia cukuru ya cekondarĩ arĩa mathiaga gũthaka mĩthako ya kũingithania. Mbia ici ihetwo kũrĩ ciana icio nĩgetha matigakorwo makĩaga kĩndũ ona kĩmwe kĩrĩa magakorwo magĩbatara kahinda-inĩ kau.

Tene gũtiakoragwo na andũ a gũkũrehera indo ciaku nginya mũrangoinĩ waku, hau mũciĩ, no thikũ ici, no ũtũmĩre thimũ yaku, ũgũre kĩrĩa ũrenda, na thimũ yaku, ũrĩhĩre o harĩa ũrĩ, o wĩikarĩte nyũmbainĩ yaku, oho ũgetia mũndũ wa gũkũrehera indo ciaku nginya nyũmbainĩ yaku, wĩikarĩte thĩ, na igakorwo igĩkinya, ciĩ ciothe, itakũiywo kana itakũra. Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie na mahinda. tondũ tene ndũngionire ũndũ tũ ũyũ nonginya ũngĩathire ndukainĩ ũrĩhĩre indo ciaku, na ũcikue. Oho nĩkũrathiĩ gũgĩcenjagia, thikũ ici ona kwĩna kĩbikibi iria iratũmĩra thitima, to iria iratũmĩra betũrũ. Oho nĩkũrĩ na andũ arĩa matwarithagia mĩithikiri, ĩyo ya thitima ona mĩithikiri ĩyo ĩtũmĩragwo kũrehe indo ici, kũrĩ andũ arĩa maciĩtĩtie namagacirĩhĩra.

Aya nĩ aruti a wĩra arĩa maragathĩrĩria kambuni ya Farmer's Choice. Na kambuni ĩ no ya Farmer's Choice mũno mũno yũwĩkaine nĩũndũ wa gũkorwo ĩ kĩendia ĩndo ta sausage, smokie o na indo ta nyama bite. Indo ici cia Farmer's Choice nĩikoragwo ci cia grade ya igũrũ ukĩringithania na indo ici ingĩ na wega wa Farmer's Choice nĩ atĩ nĩ kambuni ĩrĩa ĩkoragwo gũkũ Kenya kogwo twĩ akenya nĩtwĩgũnagĩra gũkorwo na kambuni ta ici bũrũri-inĩ witũ.